Wa mbere gũtũmĩra magũrũ ũthiĩ, wa kerĩ gũhũthĩra baithikiri, ũthiĩ, na wa keri kũhũthĩra ah nduthi tondũ nicihũthagĩra ga space kanini gũthiĩ, gatagatĩ-inĩ wa mũhatĩkano wa ngari, kũu barabara-inĩ.

Wa mbere nĩ gũthiĩ rũĩ, gũthiĩ kũgĩra maaĩ. Wa keerĩ nĩ kũhũthĩra maaĩ ma mbura marĩa ũhingĩrĩirie rĩrĩa kũraura. Wa gatatũ kũgũra maaĩ ma mbura marĩa uhingĩrĩire maaĩ marĩa marehagũo nĩ bunda, kana andũ arĩa makĩendagia. Kana maaĩ marĩa ũkoragwo wĩigĩire gatangi-inĩ rĩrĩa kwĩna maaĩ ma mũberethi. ũgakorwo wĩigĩire.

Wa mbere, nĩgetha nyũmba ĩkorwo ĩĩ theru, nĩ ũkĩre tene mũno, na rĩo ũtuĩke wa kwĩbanga, ũgabanga mũthenya. Akorwo uuma na mĩhang'o mĩingĩ, ũtuĩke wa kũbanga o kaũndũ na ihinda rĩa ko nĩ getha maũndũ macio mothe matuĩke magũthiĩ weega kũringana na ũrĩa wĩbangĩte mũthenya ũcio.

Njũkagĩra tene, ngebanga ũgathondeka mĩbango ũrĩa ũgũtwĩka wa gwĩka maũndũ maku makũ mũthenya ũcio, nĩgetha o kaũndũ ihinda rĩako ũgatuĩka wa gũgeka na kũringana na mathaa marĩa ũgũkaigĩte nĩgetha nyũmba na kaũndũ o gothe ndũgatũĩke wa kwaga gũgeka kana kũrigwo kwaga gũgeka kũringana no ũrĩa gagĩrĩire.

Kaingĩ tũ, kaingĩ tũhũthagĩra merikabu, kana kabũti rĩrĩa ũrathiĩ kũrĩa iria-inĩ, na kaingĩ mũndũ nĩakenagĩrĩra kũona rĩrĩa maaĩ maraambata makĩhurunjũkaga, makĩambataga igũrũ na thĩ, na rĩrĩa ũratuĩka wa kũona, ũgaikia tũmagũrũ twaku kũu maaĩ maaĩ-inĩ, ũgatuĩka wa kũigua wega na, rĩrĩa watuĩka wa, kũu, gũtega thamaki, mũndũ nĩakenagĩrĩra maũndũ macio, nakũigwa karũhuho kega karĩa gatuĩka ga kũhĩtũka kũu iria-inĩ mũndũ nĩ aiguaga ũkenete na ugatuĩka, wa kũigwa wega mwĩrĩ waku.

Batiĩ gũceera kahinda o goothe, kana rĩrĩa kwĩ na thigũkũ, kana hĩndĩ ya gĩthurano, tondũ mahinda ta macio nĩ rĩo mũthiaga mũgacemania na andũ aingĩ na mũgatuĩka a gũcenjania kĩ mĩcirĩrie ũrĩa mũngĩtuĩka a gũthondeka cauntĩ yanyu ĩtuĩke ya gũthiĩ na mbere tondũ kaũndũ kau nĩ karehaga ũthii wa na mbere cauntĩ-inĩ.

Rĩrĩa kwĩna hĩndĩ ya gĩthurano, kana rĩrĩra kwĩna thigũkũ, kana rĩrĩa kwĩna kaũndũ o gothe kara happen i kaũntĩ-inĩ yanyũ, hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũthiaga mũgacemania, mũkarehe ũthii wa nambere kaũntĩ-inĩ yanyu.

Wambere tũhũthagĩra fani, kana ũgatuĩka wa kũhingũra ndirica, wakerĩ ũkahoria thitima, wa gatatũ, no uume, no ũhingũre mĩrango nĩgetha rĩera rĩtuĩke rĩa kũingĩra nyũmba ũrugarĩ ũtuĩke wa gũthira.

Mbura nyingĩ ĩrĩa ĩratuĩka ya kuura thikũ ici nĩ ĩratuĩka ya kũhutia mĩbango ya, na mĩhang'o ya o kĩ mũthenya, tondũ rĩmwe nĩũraremwo nginya nĩ kũruta wĩra wega, tondũ o rĩrĩa ũrenda kũruta wĩra, rĩrĩa ũrenda gũthiĩ kũhingũra biacara, mbura ĩgatuĩka ya kuura, no rĩmwe nginya nduthi nĩ irarema gũthiĩ. Koguo nginya athii nĩ maretigĩra gũkuuo nĩ nduthi.

Mwena-inĩ wa mbiacara, rĩrĩa mũndũ aratuĩka wa kũhingũra wĩra kũrĩa thoko-inĩ gũgatuĩka gwa kuura. Kwoguo nĩratũma andũ aingĩ maremwo nginya nĩ gũthiĩ thoko gũtuĩka wa gũthiĩ kũgũra indo na ĩgatuĩka ya gũtũma mũndũ akue ngoro gũtinda wa kũhingũra akĩhingaga nĩũndũ wa mbura ũguo ĩraura. Na nginya wĩra-inĩ wa nduthi, nĩĩratũma nginya athii aingĩ metigĩre gũkuuo magĩtigĩra kũgũa na nduthi.

Wa mbere, tũhũthagĩra nyundo, mĩcumarĩ, mbaũ, banga na indo ngũrani, ngũrani gwaka. Na rĩrĩa tũratuĩka a kũmenyerera gwa kahinda, ũngĩenda gũciiga gwa kahinda kanene, ũcihakaga ũiro nĩ getha citigatuĩke cia gũthũka, kũgĩa gutu, na ũgatuĩka wa gũcithambia na kũnoora kĩndũ ta banga rĩrĩa watuĩka wa gũkĩhũthĩra gĩtigatuĩke gĩa gũthũka tondũ no ũhũthĩre hĩndĩ ĩngĩ.

Wa mbere, nĩ gũtua matua marĩa mũrenda gũtũa mũrĩ o hamwe, nĩgetha kila mũndũ agatuĩka wa kuona nĩ ahetwo gĩtĩyo kĩrĩa kĩagĩrĩire, nĩgetha at least kila mũndũ nĩegũtuĩka wa kuoneka ena mũgambo hamwe harĩ ũreri-inĩ ũcio.